Ka anono tijni, to aneno ka ma puodho ma opur maduong' kendo oduma osedongo maber to kendo gidongo e wang' achiel kendo gin gi ngima maber. Ma nyiso ni japur ne opuro puodho sama owinjore kaeto okomo sama owinjore. Bang'e to odo puodho sama owinjore bende. Bang' doyo mar ariyo, to japur biro rito mondo oduma odong maber. Bang'e to obiro keto mboleya machielo kendo mondo oduma ogol nyak maber madwarore. Bang' dweche adek to ibiro ka oduma e puodho kaeto iketo tuo maber kaeto ikane.

Ma en kambi mar jolweny. Kendo aneno ka jopuonjre mag jolweny gin e pap kendo gitimo orako. Mae miyo gibedo jok ma dendgi otegno kendo ipuonjo gi chike mag lweny. Ma en achiel kuom puonj ma nyaka giyudi kata gibed go. Bang' kagise puonjore to ibiro wal gi kaeto itero gi kuonde tich nimar koro gise hikore kendo ginyalo rito pinya mar Kenya kuom jomaundu, nek matimore ahoyaye, lwenje matimore e kor gwenge bende ginyalo konyo.

Kaka anyalo puonjo ng'ato kaka onego otim tijni, mokwongo wabiro ng'iyo ni be puodho nigi yiende to be obete maber? Wabiro puro puodho mokwongo. Bang' puro puodho miluongo ni yoro. Wabiro we puodho mondo otuo maber, mondo chieng' otuo buya ma wagolo e puodho. Bang' timo mano, ka koth ochako chwe to wabiro keto kodhi e low mondo odongi. Bang' keto kodhi, wabiro miye ndalo moko matin mondo ochak dongo. Kosechako dongo maber, wabiro keto ne mboleya e tiend oduma kata cham mondo odong ka en otegno

Gini ni kod nengo ne jodak mag aluora. Nikech ji mang'eny tiyo kode kendo ipure e puothe madongo ma iyudo ni mier ka mier pidhe. Ka oseromo keyo to ing'wede to iuse e chirni. En gi chiro ma oikore ma pile ka pile. Ahinya joma chuo kata ojende madongo ohero tiyo kode. Gini nigi nengo kendo nikech iuse nyaka e pinje ma oko. Miyo jopur mare bedo gi chia kata bedo gi geno mar medo pure nikech omiyogi yuto maber mar omenda. Kata e piny mar Kenya bende yudo yuto.

Gima omiyo gini nikod nengo ne jodak mag alwora nikech en achiel kuom gigo ma ipidho e gwengegi kendo otimo maber moloyo pur mag chiemo mamoko. Okawo ndalo matine puodho kendo ng'enyne ipidhe mana kwonde ma piny ng'iche. En gima iuso pile ka pile kendo ng'enyne joma tiyo kode gin jomachuwo. Omiyo japur yuto mar omenda e yo mamalo nikech iuse nyaka e pinje maoko kendo sirikal bende ogeno kwome kaka achiel kuom pith magitero

Ka anono tijni, gimabiro e pacha en pur mar kitungu, kendo aneno kapod oketgi kuma ipidho gie mondi kagisedongo, eka iterogi e puodho ma olos maber. Purni nigi nengo kendo odwaro jotich mang'eny kendo odwaro bende pi ma oromo bende. Ka oseikore makoro igole e puodho, ibro pudhe to ing'ade mondo otuwo mapiyo. Bang' ka osetuwo to japur biro tere e chiro mondo ouse, bang'e to obiro yudo ohala mare mar

Ka anono tijni, to aneno ka japur nitiere e puodho kendo oloso alwora nmar puodho mondo oduma odong maber. Aneno ko olwero bath yien mantiere machiegni gi oduma matiende ni yienni nyalo laro chiemo kata chieng' kod oduma, kata onyalo umo oduma mondo kik yud chieng' ma oromo. Ka ok olos ma, to nyiso ni oduma ma nitiere alwora mar yien kata buyagi nitiere, ok bi timo maber nikech buya kata yien ohewo oduma gi teko kendo obiro nyak ma ok ber.

Ka arango pichani, mondo aler gima otimore ka, ma en kuma rombe ninde, kata abila mar rombe, kendo aneno ka ginindo piny to nyimbi igi owuok oko, ma en lal maduong' ne japith to nenore ni lee mag bungu ne otemo ma oriyore ma odonjo e kar abila mar rombe ma onego rombe. Ma en lal maduong' ne japith, kendo koro onego olos ma otegno maber kuma chiaye nindo mondo kik lee ma odak e bungu donji kendo neggi kata hiny moko, kendo onego oritgi .

Ka aneno pichani, to aneno obwolo ma opudhi manyiso ni en obwolo madongo e pap. Obwoloni ichame kendo omit ka otede maber, kendo ji mang'eny tinde timo pith mar obwolo, gikawo obwolo to gipidho kaka pith mamoko, kendo inyisowa ni en gi rateke mabeyo ma del dwaro, kendo iuse e dukniwa e nengo mamalo, kata e pinje maoko bende iuse . Ji tedo kode e chiemo ma opogore opogore kendo inyalo tede kaka alot ma ji chame. Ka idhi ng'iewe to iyudo ka nengone ni malo ahinya.

Kaka anyalo puonjo ng'ato kaka onego otim tijni, mokuongo dwarore ni ng'ato obed ni en gi dhiang' kata dhok ma inyiedho manyalo miye chak mang'eny. Sama onyiedho to obiro kaw chak to o olo eko mare pile ka pile manyaka odhi ka gima ko pong'. Obiro chako puoye mondo opoti. Obiro siko ka opuoyo pile ka pile mondo ogol mo mare. Ka osepuoye ma oneno ni oromo to obiro teme, obiro kaw mach to osoye yi ko mondo ong'i go ka chak oikore. Ka oseikore.

Gini thoro yudore e aluora wa kendo tije en mar puro. Ji thoro tiyo kode nikech puothe madongo en e mokonyo e puro e yo mapiyo moloyo puro mar dhok. Sama itiyo kode dwarore ni oket mauta moromo ne gini mondo oti mapiyo ka ok ochung'. Okaw ndalo matin kata seche matin mondo opur puodho no te mo otieki. Kendo jalno matiyo kode nyaka obed ng'ano ma olony e weche kaka mag tinga. Mana kopo ni be okethore e puodho to onyalo lose mondo

Olemo ni inyalo chame e yore ma opogore opogore. Mokuongo ibiro kaw olemo ni tiluoke maber gi pi mamol. Bang'e tibiro ng'ade e diere. Bang'e to inyalo chamo kata chame kaka en no ero. Yo machielo minyalo chame go en ni mar inyalo kawe olemo to iluoko maler kaeto ikete e masin ma rude ma obed mayom maber makoro ok inyal winjo kothe ne ka ichame. Ka ose rudore mayom to ibiro tone kata ole e okombe mari timadhe kaka achiel kuom math mayom ma kweyo chuny. Kendo en olemo mamit man gi rateke.

Gini thoro yudore e aluora mara. Kendo itiyo kode e yore mang'eny ahinya. Mokuongo itiyo kode e yor loso modhi mag dusruok ma iuso e dukni. Yo machielo, inyalo tiyo kode ka iriwe gi olembe moko tiloso kode math mayom ma mimadho. Yo machielo inyalo tiyo kode kaka yath ma ithiedho godo gwen. Ibiro kawe to iswage bang'e to ibude e pi ma gwen modho. Gini bende itiyo godo e loso yedhe kaka mag ich kach. Jo lony maloso yedhe ong'eyo kaka itiyo kode. Ma en yath kendo ober.

Ber ma wayudo kuom timo tijni en ni mar itiyo kode sama ipidho cham. Kendo sama ipidho cham omiyo cham bedo gi nafas ma oromo e kind cham machielo. Mae miyo cham yudo chiemo ma orome ma koro ok gilar chiemo ma owuok e low. Ma en achiel kuom puonj ma imiyo jopur kendo inyiso gi kaka gitimo mondo kik cham dhungre kamaro achiel to bang'e gigolo cham matin kata keyo mar gi bedo ni cham kata oduma tin ahinya. Ma en achiel kuom yore ma idwaro ni ji opur.

Ber ma ayudo kuom timo tijni en ni mar sama itimo tijni ma nyiso ni ipidho yien kamoro. To eyi dala kanyo nitiere chiaye manyalo ketho yien ma ipidho. Koro ka isepidho yien to ibiro gero ne ngar ngar kata yien ma otudi kama mondo kik chiaye yud kaka onyalo chamo godo yien kata ketho yien ma ipidho e yi dala. Yo machielo ma okonyo go nimar okonyo kata omiyo yien ma opidhi ma osechako golo bedene dongo ka oluwore tir maber kendo ok owito kata ong'aw bedene ma oke oke. Machielo okonyo.

Gima biro e paro ka aneno gini, ma nyiso ni ohula oluoko low kendo low koro yom yom. Ka aneno gini kendo to nyiso ni yien opidh matin e aluora no kata obet yien ma aluora no obedo ma onge gi yien manyalo mako low motegno ma dipo ni ka koth ochwe mang'eny to nyalo konyo mondo kik ohula dhi kod low. Ka wang'iyo pichani to aneno ni koth ochwe e gweng' kanyo ma odhi kod low mang'eny ma kendo oketo bugo e dier puodho kanyo manyiso ni low ma kanyo yom yom ahinya.

Ka aneno gini, to gima biro e pacha en ni ma puodho maduong' ma opidhe yien mang'eny kata yiende e puodho kanyo. Kendo nyiso ni nitiere yien mane opidhi kanyo to ndalo mare noseromo ma kendo ong'ade. Pidho yien en gima ber kendo okonyo e rito low kata geng'o oula matimore kuonde ma yien onge to low bende nyap. Picha ni medo nyiso wa ni oganda onego opidh yien mang'eny mondo oywa koth ma oromo ma ji nyalo puro godo cham mamoko kata chiaye bende nyalo yudo pi magimodho pile.

Ka aneno picha ni to aneno gik makelo mor ne ji ma e pinywa kata mawuok e pinje ma oko. Magi gin le bungu. Gin kaka tiga, magwar, simba, omuga miyo ji mang'eny wuok e pinje gi pinje gi ma oko kendo gibiro neno le gi eri. Gin le modak e bungu kendo irito gi gi jik mochung' ne ngima mag le. Kendo mondo idonji ine le gi, chuno ni nyaka ichul omenda madwarore eka oyie ni.

Ka aneno gini to gima biro e pacha en niya, mae en kar neno le kata bungu maduong' ma le odake. Kendo jogo kata jalno madwaro neno le biro chulo pesa kata omenda e rangach maduong' ma idonjo godo kae. Bang' ka osechudo to nitiere jogo ma ochung' ne tero ji neno le. Ibiro teri nyaka kuma oger mantie gi malo ni. Ma nyiso ni ka ichung' kanyo to inyalo neno le duto mawuotho awuotha e kor bungu kanyo mondo ochiem. Ibiro miyi gigo magitiyogodo bende.

Gigo mabiro e paro ka aneno gini to nyiso wa kata miyo wa picha kaka le ma iluongo ni simba yudo chiemo ka en e bungu. Kendo picha ma oket kae ni oket gi e kar neno le mag bungu ma magi gin piche gi. Kendo mondo idonj kanyo chuno ni nyaka ichul omenda eka inyalo neno kit le mag bungu duto to magi ok gin le mangima. Gin sanamu mag le ma oketi kendo kata nyithindo nyalo donjo ma nengi ka ok oluor neno le.